Mokuongo aneno ka pichano ondikni fake fertilizer. Matiendeni en fertilizer ma ok ber kendo ogala gala manyisoni oko ok nyal tii kode ma cham chieg e puodho maber. wang'eyo maber ni ka ng'ato dwa pur to owinjore oti kod fertilizer maber manyalo miyo ochieg cham kata gino ma opuro epuothe. Koro ang'eyo fertilizer mopogore opogore kendo maber kod tiyo godo epuodho. Koro ka watiyo gi marachni to en adieri ni ok wadhi yudo gino ma owinjore wayud ka ok watiyo kod fertilizer no ero maber. Koro gima gini konyo godo egweng' en niya onyisoji ni fertilizerno ok en maber kendo koponi itiyo kode to ok inyal yudo kayo maber ma inyalo keto kata inyalo uso ma iyud pesa. Koro mano konyowa ni nyaka wang'e yiero fertilizer seche duto te ma wakomo kata ma wapuro puodho mondo loo obed mokuok ma nyalo kelo yuto maber emesa kata ma inyalo usi kosechiek to nyithindo dhii godo kata e s

Bas ma aneno ka en njugu kendo aneno kosetoye .Koro kaka anyalo kete ma atede maber anyalo timo anyalo toye kasetoye maber to agolo yugiyugi mantiere e iye go kasto akete e suvria. Kasete e suvria to amoko mach kendo aketo njugu no e suvria kanyo, kasto kasekete to koro achielo kaloke aloka gi kijiko mosmos mos ka owang' awang'a mos mos maotwo e suvria kanyo. Kosetwo to akete pii matin ma miyo koro ok otwo ahinya taleko godo aloka taloke godo aloka. Kaseloke kamano takawo chumbi matin to akwore wiye kamae. Koro aloke aloke aloka mos mos e sufria kanyo koro asenego mach ochiek mana gi chuk mos. Koro kasekete kamano to koro otwo atwoya mos mos ma ochop e kiwango ma koro ochako barore mos. Kasto kasetimo kamano to anyalo koro toke kendo akete e dis ka aweye mondo okwe mondo ochame. Kendo kaka alero nino mano e kaka atedo maber ma jii tee osebedo ka lombe kendo penjore ni atede nade.

Anyalo wacho ni mokwongo, area ni ipidhe tiang'. Kendo aneno tiang' kae, aneno tinga bende makawo tiang'go to oketo ei tinga mar tingó gigo. Koro anyalo wacho niya kae en kar puodho, kendo opidhe tiang', kendo gisechiek, kendo osechopo sa gi mar koro kayo gi, mondo otergi e masin ma inyalo regie. Inyaloso, inyalos kodgi koro kata sukari, inya los kodgi nguru ma inyalo ti godo e chwako chae kata e chwako nyuka. Koro angéyo maber ber tiang', kendo ang'eyo ni okonyo. Joma time, time ni mondo gibed gi gima ginyalo yuto godo. Gima ginyalo chamo. Nikech wangeýo ni piny ma sani ma wadake ni en gima dwaro pesa. Kendo koro ka tiang'ni kae to mano gima ber. Koro kae en ni tinga tinga muneno kae ni oti kode mondo mi okony tich obed mayot. Nikech gigi ka po ni iomo ni idwa time gi dhano to onyalo kata time kata dwe. To mano ichalo ngáma ketho sa. Nikech gini en gima idwaro kwonde mangény, kendo en gima nigi pesa koro an gi adieri ni ngámo, ngáni kaka osekawe ni onyalo timo gimoro amora ma odwaro. Onyalo gero ot, kendo onya timo koro kata dhi kamoro amora.

Mokwongo kae aneno lori, kendo en gari maduong' kendo aneno ka gik moko ni e iye machalo ogunde. Gichalo, ok ok gichal oduma, to gichalo bende it gik moko ma mbulu mbulu maralum. Koro anyalo wachoni, kae, onyalo bedo kampuni maduong' ma ikane gik moko kata ma irege gikmoko. Wangéyo maber ni ka ipidho gimoro to nyaka obed gima bende nyalo konyi e yore mag uso, kendo ma inyalo kata yudo giri moro ma inyalo manyo godo kaka inyalo konyori. Koro anyalo kata wacho ni samoro mae en chae, it chae. Kendo ka osepidhe ma oromo gi keyo, to inyalo kaye, kendo ifunde e ogunde ogunde. Kasto inyalo or jagari tobiro to ware e puodho kanyo. Kendo mano nyalo bedo pesa, kasto itere e kampuni kama idhi rege matindo, tindo, tindo ma inyalo chwak kode chae. Koro wanyalo wacho ni kae en kampuni ma ikete gik moko. Kasto, mondo obed gima konyo ji. Koro ka en kar chae kendo okonyo ji gik mangény.